Makinya marĩa njoyaga nĩ guo kũmenyerera tĩĩri, wa mbere, nĩ gũtũmĩra thumu wa gĩko kĩa mahiũ handũ ha gũtũmĩra bataraitha ici ũkoragwo ũkĩgũra nduka-inĩ, wa kerĩ, nĩ gũkorwo ũkĩhumbĩra tĩĩri rĩrĩa ũrakorwo ũkĩhanda mĩmera, tuge nĩ ta kũhumbĩra na na nyeki, tuge korwo nĩ tuta ũkoretwo wĩitĩte, na ningĩ kũhanda mĩtĩ kũu mĩgũnda-inĩ, nĩ getha kugirĩrĩria tĩĩri gũkorwo ũgĩkuo nĩ maaĩ kana rũhuho kaingĩ na kaingĩ. Nĩ guo kũmenyerera maaĩ, wa mbere, nĩ gũkorwo rĩrĩa okorwo nĩ maaĩ ma mũberethi ndĩratũmĩra, rĩrĩa maaĩ megũkorwo me matũrĩku, nĩ ngoragwo ngĩĩta andũ a maaĩ moke mathodeke, wa kerĩ nĩ gũkorwo ngĩanĩrĩria maaĩ hĩndĩ ya mbura nĩ guo ngorwo ngĩmatũmĩra, na wagatatũ nĩ kũ hakikisha atĩ, kũũrĩa riko-inĩ kana mĩciĩ-inĩ rĩrĩa ndĩratũmĩra maaĩ ma mũberethi ndĩratiga maaĩ magĩitĩka oũguo.

Maũndũ ma bata haha ndĩrona nĩ atĩ, indo iria haha ciĩna gĩcunjĩ kĩa igana kwa igana, tũtigũbatara gũkorwo tũgĩciruta mabũrũri-inĩ mangĩ, nĩ ũndũ ciĩ gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ tũgũkorwo tũgĩciona gũkũ bũrũri-inĩ tũtarĩ na bata ũcio wa gũkorwo tũkĩgũra kũguo tũtigũkorwo tũkĩananga mbia. Na ningĩ, iria ciĩna gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩtano nginya mĩrongo ĩnana, ona cio tũtigũkorwo tũgĩcibatara ciĩ nyingĩ, kũguo tũgũkorwo tũgĩcigũra ciĩ nini kuuma mabũrũri maya mangĩ, na kũguo tũtigũkorwo tũgĩbatara mbeca nyingĩ gũcigũra.

Gĩtũmi gĩa kwenda ũdũ ũyũ ũguo nĩ kũrĩmĩra mbembe, wa mbere, nĩ gũkoragwo na magetha mega, wa kerĩ, tĩĩri nĩ ũkoragwo ũkĩongererwo hinya nĩ tondũ nĩ wakorwo ũkĩeheria mahuti marĩa makoragwo makĩmĩnina hinya, wa gatatũ, nĩ ũkoragwo ũkĩeheria tũtambi kana mĩrimũ ya mahuti ka mbembe marĩa mokanagia hamwe na mahuti. Gĩtũmi gĩa kũmena ũndũ ũyũ ni atĩ, nĩ ũkoragwo na wĩra mũingĩ, na nĩ ũrehaga mĩnoga, wa kerĩ nĩ atĩ, no ũkorwo ũkĩeheria tĩĩri ũrĩa nĩ mwega he mĩmera, ũgakorwo ũkĩaga maũndũ marĩa makoragwo makĩreka ĩkũre wega ĩna hinya.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, ndĩrona nĩ ũrĩmi wa nyanya, ũrĩa ũkoretwo ũkĩyũkio mũno nĩ arĩmi, nĩ tondũ nĩ ũkoragwo ũkĩmarehera mbeca nyingĩ. Mũrĩmi ũyũ, ndĩrona tarĩ gũkorwo arakorwo agĩtua nyanya nĩguo ahote gũkorwo wa gũcitwara thoko-inĩ na no akorwo ta aracirora kana nĩ ndwaru, kana nĩ ihũrĩtwo nĩ mbaa, nĩguo akorwo akĩhota gũcihuhĩrithia ndawa, na ningĩ no akorwo akĩeheria iria cikoragwo cihutĩtie thĩĩ, nĩ guo citagakorwo cikĩrĩo nĩ mbĩa, kana cigĩkorwo cikĩgũmĩrwi nĩ tutambi, nĩgetha cigakorwo ciagũkũra ciĩna riri mwega.

Kĩrĩa ndĩrona haha, nĩ mundũ arakorwo akĩamũkĩra motungata ma thirikari kũrĩa wobici-inĩ ciao, na nĩ aronekana nĩ akenete mũno nĩ motungata marĩa akorwo akĩamũkĩra, nĩ gũkorwo nĩ akorwo akĩtungatĩrwo wega na ũbacĩrĩrĩku mwega, na mũndũ ũrĩa ũrakorwo akĩmũtungatĩra nĩ aronekana agĩtũmĩra macini ya kompiuta gũkorwo akĩmũtungatĩra, na haha aronekana nĩ taarĩ marũa arakorwo akĩihũrĩa, marĩa tarĩngĩ natangĩkorwo makĩonekana kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria cia thirikari, koguo agabatara gũkorwo agĩũka haha ye e mũndũ mwene.

Indo ingĩ cingĩhũthĩrwo ithenya-inĩ rĩa kĩndũ gĩkĩ nĩ, mĩberethi, mĩberethi ĩrĩa ĩkoragwo ta rĩngĩ ĩtũrĩtwo tũrima, tũrima twa gũkorwo ĩgĩthiĩ ĩgĩitaga tũmaaĩ tũnini tũnini, kana nginya mĩberethi ĩrĩa ĩkoragwo ĩya macini ĩkoragwo ĩgĩitĩrĩria maaĩ kuuma na igũrũ. A na ningĩ no ũtũmĩre mĩtaro gũkorwo ũkĩenja mĩtaro ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩtwara maaĩ mĩgũnda-inĩ. A na ningĩ mĩmera ĩno no ĩkorwo ĩkĩgĩa maaĩ mambura.

Ũmenyo ũrĩa ũrakorwo ũgĩkorwo naguo nĩ getha wĩke ũndu ũyũ, nĩ gũkorwo ũkĩmenya gũtũmĩra kompyuta, na ũkorwo ũkĩmenya motungata ma thirikari marĩa makoragwo makĩamũkĩrithia andũ kuuma nenda-inĩ ciao. Na indo iria ũrabarata gũkorwo na cio nĩ, kompyuta na ũkorwo na intaneti njega.

Ũrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ, nĩ mũrĩmi arakorwo akĩrora kana mbembe ciake nĩ nyũmũ, kana nĩ cirabatara gukorwo cikĩgethwo, cikarutwo mũgũnda-inĩ nĩ guo citigakorwo cikĩrĩĩo nĩ nyoni, ciatuĩka cia kũgethwo, nĩ cikoragwo ci cia kũanĩkwo, nĩ guo cikorwo cikĩũma makĩrĩa na cigakorwo cigĩthandũrwo, cigakorwo citakuigwo mbembe ciĩ mũcakwe-inĩ, cikaigwo wega makũnia-inĩ nĩ guo citagakorwo cigĩthũka.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ thaani ya irio, irio iria nĩ mũcere, na nyama, na no ĩkorwo nĩ nyama ya mbũri kana ya ng'ombe ĩrĩa ĩkarangĩtwo wega, na cigakorwo cikĩihũrwo wega thaani-inĩ.

Ũrĩa ndĩrona haha, ndĩrona arutani kana athomithania a gĩkundi ngũrani, no gĩkorwo nĩ gĩkundi gĩa thirikari kana gĩkundi kĩa andũ kĩũmbe, arĩa mokĩte matũra-inĩ gũkorwo magĩbundithia andũ a itũra rĩrĩ maũndũ ngũrani, makonainiĩ na tuge ta ũgima wa mwĩrĩ, ũrĩmi, ona kana motungata ma thirikari kana motungata ma gĩkundi gĩkĩ marĩa makoragwo makĩhe andũ anaa.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ andũ mabangĩte raini, na magoka na marũa mao, makĩenda kwĩyandĩkithia, no makorwo nĩ motungata ma thirikari tondũ kaingĩ rĩrĩa tũkoragwo tũkĩyandĩkithia, motungata mau makoragwo nĩ makũamũkĩra motungata mathirikari, na marakorwo makĩyandĩkithia na kompyuta, kana tablet icio nĩ cio thikũ ici cirahũthĩka mũno gũkorwo cikĩandĩkithia andũ, tondũ nĩ raithi na gũtirĩ na ũhatĩkĩkanu wa gũkorwo nĩ atĩ maihũrĩtie maratathi metha-inĩ.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere mbica-inĩ ĩno, ndĩrona itinga na mũgũnda, na mũndũ ũrĩa ũhana tarĩ ye aratwarithia itinga rĩrĩ. Na itinga rĩrĩ rĩhana tarĩ rĩa kũrĩma, matũmĩkaga mĩgũnda-inĩ ĩrĩa mĩnene, nĩguo makorwo makĩharĩrĩria mĩgũnda, nĩguo tũkorwo tũgĩtũĩka a kũhanda mĩmera ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩhanda.

Kĩrĩa ndĩrona haha, nĩ andũ kana atongoria a kambuni citiganĩte ,kana ona aruti a wĩra a ikundi kana a kambuni citiganĩte, mokĩte kĩũngano-inĩ nĩgetha gũkorwo magĩũka gũthoma kana kuongerera ũmenyo ũkoniĩ na wĩra ũrĩa marutaga, na nĩ ndĩrona aingĩ ao mena kompyuta metha-inĩ, na ta rĩngĩ nĩ gũkorwo marakorwo makĩandĩka ũhoro ũrĩa marakorwo makĩheo nĩ ũrĩa aramarĩria, kũu kompyuta-inĩ, na tarĩngĩ no wĩra marakorwo makĩruta o kũu.

Ũndũ ũyũ ũrĩa nĩ ũkũria wa nyeni, ũrĩ bata rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ tondũ, no tũkorwo tũgĩkũria nyeni, nĩgetha tũkorwo tũgĩcihũthĩra mĩciĩ-inĩ gũkorwo tũgĩciruga na irio ta ngima. Na ũndũ ũngĩ níĩ atĩ no tũkorwo tũgĩkũria nyeni ici gũkorwo tũgĩcitwara thoko-inĩ kũendia, nĩgetha tũgakorwo tũkĩona mbeca cia gwĩka maũndũ mangĩ ngũrani.

Ũndũ ũyũ ũrĩ na bata rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ tondũ nĩ ũkoragwo ũkĩonania motungata marĩa thibitarĩ ici cikoragwo cikĩhe andũ, na motungata maya nĩ makoragwo magĩteithĩrĩria mũndũ gũkorwo agĩthiĩ kũu ena bata wa gũkorwo akĩrigitwo maũrwaru marĩa enamo, na ningĩ nĩ ũkoragwo ũkĩonania kana motungata maya nĩ mabure, kana nĩ harĩ marĩhi marabatarĩka, na koguo ũgakorwo wĩbangĩte kana na mbeca iria ũgũkorwo ũkĩrĩha thibitarĩ-inĩ.

Harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ nĩ tondũ, rĩrĩa wakorwo ũkĩrĩithia mbũri, mbũri nĩ cikoragwo cikĩciarana mũno na ihenya, na nĩ ũkoragwo ũkĩgĩa mahiũ maingĩ, na ríĩíĩ watua gũciendia, ũkoragwo ũkĩona mbeca nyingĩa cia gũkorwo ũkĩhũthĩra mĩciĩ-inĩ, na ta rĩngĩ cia gũkorwo ũkĩrĩhĩra ciana cukuru.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo thoko-inĩ, na haha ndĩrona tarĩ mwendia wa thoko, arakorwo agĩcagũrania indo ciake, nĩ guo tarĩngĩ akorwo akĩmenya mũigana wa o kĩndũ kĩrĩa ena kĩo, na ningĩ gũcagũrania indo, nĩ gũkoragwo gũgĩteithĩrĩria indo ta nyanya citigakorwo cikĩhihinywo nĩ indo icio ingĩ.